Rita rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ, ndekire ndĩ kĩrathi gĩa gatano. Twekaga ũndũ ũyũ twĩna ciana citũ, kana rĩmwe tũgeka maũndũ maya twĩ cukuru. Wa mbere, mũndũ nĩ anogaga tondũ nĩ gũteng'eria mũbira, rĩu ũgateng'eria mũbira, wanyita ũkanengera mũndũ ũcio ũngĩ wĩ timu-inĩ yanyu. No ningĩ mũndũ nĩakenaga, onongorwo mũndũ nĩaranoga, ha mũico nĩ ũraigua wĩ kenetie biũ.

Maũndũ marĩa ngereire ngĩhũthĩra nyamũ ĩno nĩ ta kũhota kwaria na andũ marĩ kũraihu, na rĩngĩ ngahota kũmatũmĩra ndũmĩrĩri marĩ okũrĩ marĩ. Ona ũndũ ũngĩ, nĩ hotaga gũtũmĩrwo mbeca kana gũtũmĩra mũndũ mbeca arĩ okũrĩa arĩ, na ningĩ ngahota kũmenyithio maũndũ marĩa marahanĩka bũrũri-inĩ witũ na nja wa bũrũri.

DAP nĩ bataraitha ĩtarĩ goro, koguo mũrĩmi o wothe no ahote kũmĩgũra. Wa kerĩ nĩ ĩteithagia mimera kũruta maciaro mega na maingĩ. Na ningĩ nĩ ĩteithagia mĩmera gũkũra wega na cikaga kũhuka.

Iĩ nĩ thamagia mbeca ciakwa kuma bengi nginya Mpesa. Na mathĩna marĩa mũndũ acemanagia namo nĩ ta kuona atĩ thogora wa gũthamia mbeca kuma bengi nginya Mpesa wĩ igũrũ hanini.

Arĩa marĩ na mbiacara nini, nĩ wega makĩiga mbeca M-shwari, tondũ M-shwari nĩ ũkũruta mbeca hĩndĩ o yothe ĩrĩa ũrenda kũruta, na matigũkorwo na thogora ũngĩ wa igũrũ wa kũruta mbeca icio kuma M-shwari nginya Mpesa nĩgwo macihũthĩre koguo nĩ ũndũ mwega.

MPESA ya Safaricom ĩteithĩtie, andũ gũtũma mbeca na marĩhi matirĩ igũrũ mũno. Ũgatũma mbeca kuma handũ hamwe nginya handũ hangĩ. Na ningĩ nĩ ĩtũteithĩtie na na gwa kũiga mbeca ta M-Shwari, KCB M-Pesa, nĩ matũteithitie tũakiga mbeca ongorwo mũndũ ndarenda kũiga mbeca bengi-inĩ.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ tondũ nĩ ũgũteithagia gũcemania na andũ angĩ arĩa mendete gwĩka ũndũ ũyũ tawe, na ningĩ nĩ mateithagia Kũiga mwĩrĩ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, na no ũteithie gũthondeka ũngorwo mũndũ ena thĩna wa maru nĩ gũgũteithagia.